Ore ena naa, eetai entoki naji registration oltung'anak metijing'a ashu minoto Huduma Number. Ore apa ena naa esiai naawua serkali peetum aibelekenya inkoitoii naoshieki kura, pimitokini aata enikoni pepuri nkurai.